Wambere mũndũ nĩagĩrĩire gũthuthuria irio cia ngombe, kana nĩ nyũmũ wega, nĩgetha citigakorwo ciagũkorwo na thumu, ũrĩa ũgũtũma nyamũ icio ikue, ningĩ no ũthuthurie mahuti mau, kana irio icio cia ngombe kana cina maũndũ marĩa magĩrĩire nĩguo ngombe ĩyo ĩnyue, nĩgetha ndũkahe ngombe mahuti marĩa matabatiĩ, ũtume cikue kana ningĩ ũtũme mahiũ maku mage gũkũrũ ũrĩa magĩrĩire.

Kaũndũ ka mbere nĩ atĩ ũkĩhũthĩra macini ĩno, macini ĩno ndĩgũgũtindia handũ hamwe wetereire process kana wetereire kaũndũ kamwe karĩki na macini ĩno nĩ ĩcĩbagĩra, nĩ ĩteithagia mũndũ gũcĩba mathaa, ategũtinda aikarĩte handũ hamwe. Na ningĩ akorwo kwĩ na raini ya andũ, nĩ ĩtũmaga kaũndũ kamwe gekĩke na njĩra ya ihenya koguo ĩgakorwo, mũndũ no amitũmĩre ndagĩka o yothe kana o thaa ciothe. Tondũ nĩ ĩgũgũcokeria o hĩndĩ ĩyo ndĩgũtinda wetereire macokio.

Kaũndũ ka mbere nonginya harĩa ũkũiga mbia icio hakorwo hehahingĩre wega. Handũ hatarĩ na , handũ hena security ĩrĩa yagĩrĩire atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩũka arute mbia ciaku hatarĩ na watho waku. Kana ningĩ ndangĩruta mbia angĩkorwo ndũrĩ ho. Kaũndũ kau kangĩ no nginya ũige mbeca handũ cigũkũra na cigie na interest, ndũngĩiga mbia handũ arabu ũgacikora ũrĩa cirĩ nĩ gũkorwo atĩ no nginya mbia icio harĩa ũraigithia cikorwo cigĩciara. Nĩguo ũgĩtuĩka wa gũtiga wĩra, ũgakora mbia ciaku nĩ nyongerereku na cihote gũgũĩkĩra mawĩra marĩa mothe ũrenda cigũĩkĩre hatarĩ thĩna woothe. Na ningĩ no nginya ũrore ũngĩrĩki wĩra ũcio rĩ kana no magũteithĩrĩrie okorwo nĩ gwaka ũrenda kana ningĩ no makuongerere tũbeca tũngĩ igũrũ twĩ ta rũni na nĩguo ũhote kũruta mabataro maku na mbere.

Bamĩrĩ itũ gũtirĩ mũndũ ũkuĩte nĩ mũrimũ wa kũgaĩrwo, no bamĩrĩ itũ gũtingĩkĩaga andũ makuĩte, no mũndũ akuaga nĩ riconi yake, kwĩ ũmwe guitũ wakuire nĩũndũ wa njohi, ĩkamũthũkĩra nginya agĩtuĩka wagũkua, acio angĩ nĩmakuĩte no matirĩ makua ndĩrĩomũnene wa kũmenya makuĩte nĩkĩ, no gũtirĩ mũrimũ wa kũgaĩrwo bamĩrĩ itũ.

Nĩ ũtũmaga maũndũ mangĩ mamenye ma kũmenyeka kũĩ andũ arĩa mekũu icagi-inĩ rĩrĩra andũ mekuga marute handũ ha gũthiĩ ta ũũ marĩ aingĩ, magathiĩ makĩmenyithagia andũ maũndũ marĩa maraumanĩria na ũndũ mũgeni. Kana ningĩ no hakorwo maraumĩra ũũ mahote kũmenyithia andũ, mahote kũmenyithia andũ kwĩ mũrimũ ũngĩ ũmĩrĩte. Na andũ magateithia andũ acio mena mũrimũ ũcio. Kana ningĩ no ũhote kũmenyithia andũ ũhoro wa mĩtĩ gũkorwo makĩaga gũtinangia mĩtĩ nĩgetha mathondeke climate na, climate ndĩgathũke.

Nĩhũthĩraga syringe ĩngĩkorwo ndawa ĩyo nĩ ya maĩ, kana ngekĩra ndawa maĩ-inĩ, kana ningĩ rĩrĩa ngũmĩhe irio ngatukania ndawa ci ayo na irio, kana mahuti-inĩ. Ndatinangia mahuti, ngatukania hau na irio, nĩgetha ngombe ĩyo ĩkorwo ya kũnyua ndawa icio na njĩra ya kanua.

Irio cia nyeki ciĩna maũndũ maingĩ mateithagĩrĩria mahiũ mahote gũkorwo magĩkora na njĩra ĩríĩ yagĩrĩire mena indo íĩĩa ciagĩrĩire nginya ũgĩma wa mũirĩ ũrĩa mwega, irio cia nyeki ningĩ nĩ cionekaga na ihenya mũndũ ndagũtinda agĩthiĩ nakũu gũcietherera ,ningĩ citirĩ goro angĩkorwo nĩ kũgũra ũra gũra no ici ingĩ cia gũthĩo no nginya okorwo na mbia nyingĩ nĩgetha ũkorwo wa kũgũra ngũnia ta ĩmwe kana ngũnia ingĩ ĩria ũrabatara kogũo irio cia nyeki nicio njega onakorwo nginya irio cia mbegu nĩ njega bado.

Nĩgũkoragwo na thumu ũrĩa umanaga na maaĩ kana kĩndũ kĩagĩte kũma mũno mũno ta mahuti maya ta mũhĩa kana ona mbembe. Nĩikoragwo na thumu ciaga kũma na no nginya ũmithie nĩgetha ũgirĩrĩrie ng'ombe kũrwara mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na thumu ũcio wa kwaga kũma kwa irio. Nĩguo ũteithĩrĩrie ng'ombe ĩyo na maũndũ marĩa magĩrĩire thĩinĩ wayo na ĩgakũra ũrĩa kwagĩrĩire ĩtegũthũkĩrwo nĩ thumu ũcio umanaga na mũhĩa kwaga kũma. Rĩu koguo no nginya ũũme nĩguo ũhote kũhe ng'ombe ĩyo.

Gĩcigo-inĩ gitũ nĩ tũheaga mahiũ maya nyeki kana thara kana mahuti maya mameraga ma thĩ, nĩ tondũ gwĩtũ gĩcigo-inĩ gitũ mahuti maya matĩagaga na rĩera nĩ rĩega rĩa gũtũma mahũti maya makũre, kogũo hĩndĩ ciothe no tũcihe mahũti mau, kana mabebe, kana tũkomĩthia mabebe macio tũkamarinda tũgathondeka cairanji ĩrĩa tũheaga mahiũ maya maitũ, na ningĩ mbũri no tũcihe mahuti maya makũraga rũgiri-inĩ, tũkamatũkania hamwe na mau mangĩ nacigakũra o wega.

Ũndũ wa mbere, nĩ ũrugarĩ. Kũndũ kwĩna ũrugarĩ ng'ombe nĩciguaga ciĩna stress na cikoragwo rĩngĩ apetaiti nĩ ĩkoragwo ĩnyihĩte, citihotaga kũrĩa ũrĩa cirarĩa. Ningĩ kũngĩgĩa heho nyingĩ, ng'ombe icio nĩũkoraga rĩmwe nĩikũrĩa, nĩikũrĩa mũno nĩikũongerera ũrĩa cirarĩa, kana ningĩ handũ hena inegene, ng'ombe icio nĩikũigua cikĩgio, na koguo nĩcikũnyihia ũrĩa cirarĩa irio ciacio.

Maĩta matatũ ngĩnya mana nĩgũo ngombe ciangĩrĩirwo gũkorwo cikĩheo irio na maita maya nĩ hĩndĩ ĩrĩa ngombe icio ciakorwo ciakamũo nĩgetha cihote gũcokia hinya ũcio na nginya ciongerere rĩngĩ iria rĩrĩa rĩrarũtwo kana onakorwo nĩ cia nyama nĩgetha cihote kũongerera kwarĩtĩ yacio nĩgetha mũrimĩ akarora ũrĩa araciraithia.

Ũndũ wa mbere nyambanga ngeka, nyambaga ngethamba moko, arabu rĩũ ngatĩnagĩa mboga ĩcĩ cĩakũrũga ngacĩthambĩa ona cĩo. Ndarĩkĩa ogũo nagĩtangĩa gĩtũgũrũ, ngamba ngatĩnagĩa nyama ĩno ngacoka ngatĩnagĩa gĩtũgũrũ gĩakwa ta gĩnger, na garlic cĩothe ngacĩekĩra haũ. Ũndũ ũcĩo ũgĩ cĩarekĩa gũtheroka, ngaekera magũta makũrũga haũ ngacĩkũnĩka ngeterera cĩhane kĩrangĩ kĩa tĩrĩ. Cĩa rekĩa ũgũo ngogerera nyanya cĩakwa na vegetables cĩakwa, ngacĩũrũgũca ngakũnĩka ngeterera dagĩka cĩganona na ĩrĩo cĩakwa cĩgakorwo cĩhĩũ.